Kirote en kurupishek ak kitomo ak kityo kiyomo tukul.

Pitisiek nekipitee tuguk anan minutik chemii impar sikobit koter mionwokik ak kobar mionwekik ak tyongik chemiten tuguk

Karik cheomokyinike ko gloves ak overall, kambut mask ak kityo aribkee en kasiniton ak abitote mauek.